O ma en rombo ma niga dhola e dhoge mang'iso ni rit mare ok obedo makare, kendo onego yud ne jam onego yud ne laktar mondo otim ne nonro makare

Ma en nam kendo anyalo neno jolupo ka ni ewi yie kendo gikwang'o ngai margi ewi pi maduong'. Kendo jolupo temo matek mi mondo gichik yie ewi pi. Kae jolupo temo matek kendo ginyalo yudo migago margi kokalo kuom tijni. En tich maber ahinya e piny mar kaluowa kae.

Aneno jomo bet aduondo kendo gin jok machal ni twak ewi wach moro. E kama gibete no, wach moro chal ni giwuoye

E en rito ich rito ich en kaka ng'ato rito ich kata kaka ng'ato mayach nyalo ritore . Yudo ich momondo king'eyo ni iyach kata kiparo ninyalo bedo kamano to ber mar manyo laktar.

Aneno nyithindo adek machiel to ni duk kendo ok onenore nyathi mamor ahinya kendo kata kamano , aneno ni en nyathi mar ragwel.

E kinde mokwongo mana timo tijni nok obedo na mayot nikech nyithindo ne ywak kendo, ne seche moko inya winjo kata ka iluor ka in gi nyithindo mamoko.

Ma en gima konyowa e tudruok embui kwawuoyo kendo kwatimo gik ma opogore opogore kwatiyo gi ee kwatiyo giiii o okonyowa ahinya kod ong'we yamo e yor tudruok ma kinya sani.

Chiemo ni inyalo chame e yore mopogore opogre . Mokwongo inyalo chame kitimo kama: lweti kon chiel nya mako chiemo mopogre tikayo kendi kete dhogi to machielo bende mako chiemo machielo tikayo kendo imako e dhogi .Chiemo ni ber ahinya kendo onyalo konyowa wan kaka dhano e kit ngimawa ogero dendwa kendo omedo jiwo ratekre mek del.

Ber mwanyalo yudo kuom tiyo tijni ng'eny kendo opogore opogre. Ber mokwongo en ni ikonyo nyithindo mani e aluora ni kuom bedo gi wengegi bedo wenge ma ber , kendo givedo gi arita makare. Mar ariyo en ni ijiwo hera kendo ngima gi medo dak aming'a

Kae oting'o yor tudruok ma kinya sani e mbui kwatiyo gi kwatiyo gi ong'we yamo . Kendo ok kata mor to bende puonjruok ne wan rawerni ma pod dongo to kata ne jok ma bende dongo nwa bende nyalo yudo puonj kowuok kuom gik aila gi mitiyo go e ong'we yamo.

Ma en tich mar pur mar olemo mar maembe . Olemo ni en olemo maber ahinya kendo kidwa lose, to gimokwongo en ni iloso puodho kumidwa pidhe. Mar ariyo ikunyo bur, bur matut tok matut ahinya ma ma winjore maber alafu inyume. Kisenyume iolo ne pii kuom ndalo maber. Kapo ni koth chwe tok olne to kapo ni chieng' rieny ma en ndalo oro tiolo ne mondo kik otwo .Mar ariyo kosemoko motii maber inyalo goyo ne yath ni mondo itam kute manyalo donjo mondo ochame mondo omone kik onyagi .Bang'e timiye kinde kendo olemo maru nyalo nyak ka sache oromo.

E gima timore ka en pur aneno japur en japur mar olemo miluongo ni opoyo . Pur mar olemo miluongo ni opoyo en pur maber . Gima itimo mokwongo aneno ka japur oting'o kodhi mar opoyo matin e jwala kendo chal kagima oseiko bur modwa pidhe opoyo . Bang' kinde machwok achak aneno ka japur apoyo mare manopidho oseromo kendo en ng'at madwa kayo opoyo mare.

Ma en olemo ma iluongo ni opoyo ma en olemo maber ahinya kendo en olemo mwang'eyo ni konyo e del kendo ogeng'o tuoche mang'eny ahinya.

Ma en chiemo maber ma iluongo ni kal. Kal ni kang'ato dwa pure to mokwongo en ni ipuro puodho . Mar ariyo i i ichungo lowo maber malowo bed mowinjore maber .Kisekete kamano , ti igoro kuonde midwa kete kal mari. Kisetimo kamano tiume gi lowo awiye awiye ni mondo giyud kaka gitwi.

Kae nitiere japur mamiyo ma opuro olemo miluongo ni rabolo. Rabolo ni en olemo mwang'eyo ni ber ahinya kendo en olemo makonyowa e ringrewa kendo, konyowa e gayo tuoche mang'eny kabisa olemo ni nyalo konyowa kendo wanyalo use kendo wayud pesa kendo wanya bero wa kaka wadak e aluorawa

Kae nitiere japur ma dichuo manenore nopidho olemo machalo ni en abokado to kod olemo ma en mawembe. Japur ni gimaduong motimo gi sani e puothe kae en ni okiro yath ne olemo ne mondo oneg kute mani e olemo mare.

Gima bire pacha ka aneno picha aila ni en hola kata gi kungo eyo mar chiwo pesa

Gik mosetimore kata gik ma asewinjo kuom olemo maneno ni miluongo ni machungwa ng'eny. Achiel kuom gi en ni olemo ni en olemo maber kendo en olemo makonyowa e ringre wa kata geng'o tuoche maboyoboyo. Ariyo en ni olemo ni ntie tuoche maboyoboyo mang'eny mamako gi

Jok mang'eyo kae gin kaka Eliud kichoge, kiprono . Jogi gin jok ma konyo pinywa mar Kenya ahinya kodok ko koduogo kuom weche mag gerruok . Jogi gin jong'wech ahinya kendo gikonyo pinywa mar Kenya.

Ma en chiemo maber ma iluongo ni skuma .Ma chiemo ma kidwa kidwa chamo to nyaki kuong itede tiluoke maler kiseluoke maler tikete sufria maler imoko mach itede mochiegi. Bang'e kosechiek eki nya chame gi kuon.

Ber ma ng'ato nya yudo kokalo kuom olemo ni en kaka ng'ato nyalo uso olemo ni mayud pesa ma okonyre go mokonyo go anyuolane or nyithinde e yor mar skul fee kata oyudo go chiemo mare mapile pile . ka kata kamano onyalo chamo chiemo ni onyalo chamo olemo ni manyalo konye e gero rateke mek del